En emoniton nebo Kenya ih , kochang Ako terter mashinisiek choton, chekiboisien en kabatisiet. Emotinuek alak kotindo mashinisiek choto chebo musuaknotet choton chebo kasari ih. Cheimuche icheket kolilen en olemiten ih, komawo baga imbaronok choton chebo Kapatik , baishet netinye noton nekelilen ng'ung'ungnyek ko kasit nyin kokolil ng'ung'ungnyek akonai atko Chang chumbik anan atkoksraran choton keminchinminutik. Mi mashinisiek alak kora ih , cheimuche kobaishien kabatindet ih , konai atko yamat bek chebo chemi en ng'ung'ungnyek ih anan mayamatin konai kole minutiet ainon nemine.

En komosuek choto cheterter en emoni ak emotinuek alak kokikotesak kot missing boisietab musuaknotetab kasari, ago kikonyumnyum boisionik choton chechang kot missing ih, akoba kingotesak akochang'a mung'arosiek quick recognition codes ko aenge en olikimuche kebaisiato anan keliban tukuk choton chekeal keboisien mukswanotetab kasari notet keboisien kot missing en emotinuek choton cheba barak ih , ako chemako boisien missing rabinik choton cheba ueut, quick recognition codes kora ko raisi libanetab ako chito komakyinge kotinye simoit asikobit kolil kororon akotil rabinik en simoit nyin.

Kasari kokikowalak kot missing olekeriretito kabatik ih ak bik choton chechame komin minutik, en imbaronokuak. Amuun kikotesak mukswanotet noton nebo kasari, en emoniton bo Kenya ih , ak emotinuek alak ko kikoib chembek tuguk choton cheimuche keboisien eh mashinisiek choton chekiboisien kinagen beek ak koribe beek en imbar kimuche keboisien mashinit noton, nekikuren springula en imbaronok choton cheechen kot missing ako toreti konyor mutik tugul bek en chakchinet kora oret age nekiriben bek minutik akoriak katoltolleywek, kong'ete kabatik ih , konda susuek barak en minutikuak ih asikobit komaba

Nebo kikotesak alietab tukuk akwo barak olikites kandoindet noton nebo emeet tuguk choton chekiboisien en Kila betut ih, ko yae ki agetugul kabatik asikobit kocheng chebkondok kobun kabatisiet Ako kikotesak mukswanotet nebo kasari en emoniton ago , ako kikeib mashinit noton netiriereni , negimuche keboisien en kasisiek anan boisionik choton cheterter, en kabatisiet netai kit netareti mashinit netirireni, komuche kebiten minutik olan , kaowo mbaret kot missing ih, kimuche kora kindeen katoltolleywek anan bosbet imbar nothon neo ak kora imuche kobaishien chi, nebo mbaret kokeren chi nekachut imbaretnyin.

Mung'arosiek en emoni bo Kenya, komi cheterter Ako mung'arosiek chu , komiten kotienge kasit noton neyae chito ak ole chame kora kotienge chebkondok chenyoru chi, kasit noton ih , kot koyame koribke en Kila akila. Ingo chang'a mungarok en emoniton, ak komusiek cheterter kotareti bik chebo kasuek choton ih koal tuguk en beit noton nemi ng'uany ih, akotes aliet nebo emeet kotugul. Kora ingochang'a mung'arosiek ih komuche konyor aisurut serkali neyamaat ak negimuche kotechen emet. Ingochang'a mung'arok kora cheterter ih , kochangaitu alik chebo tuguk choton chealdai.

En kenyisiek cheterter kong'eten keny ih ko kabotik komiten mepit noton nekisibi ih asikobit komin minutik kuak en betusiek ak kasaruek , cheterter en kenyit. Kong'eten kong'eten keny ih ko kitam kochame komin, bik en kamasto bo korenyon ih , chame komin bandek en kasaruek choton chebo yaan nekit koitar Christmas ih asikobit ingoite arawetab ang'uan ih , kobute bandek ako noton ih , kokikowalak kot missing amuun kiwalak karanintab barak nebo koroban ih , ako noton ko kiwal olekiminto minutik kora . Angomin kabatindet minutikyik ih , komasub mabit ih , komanyoru rurutik choton cheamege. Anan chekarurio kot missing anan imuche .

Chang ortinuek choton oleimuch kokimitito sirkalit noton nebo Kenya ak mornosiek choton cheterter, en serkalit, imuche ko taretet noton nebunu chi anan, kamatik ih ko bik choton chenyalu koribotin kot missing ih , en emotin bo Kenya amuun ih icheket cheribe lagok koot missing kong'eten kotogo mengechen. Olekimitito , aliet noton nebo sabet, en kamatik ih , kokikochob serkalit akotuyo kamatik Kochab kurupit, asikochangachike noton rabinik en Kila arawa akomuch kotareten ge kotaret chi negase komi ng'uany en chebkondok, kora en katuyosiek chu komuche konyor chi besenda noton neboo , rabisiek chetareten ke en atkai tugul.

En kasari chubo koria ko kokochang'a kot missing, bik choton chetindo chebkondok imuche alake ko sereti ih , ko alak kokayai kasit noton nemakienge kouu kabatisiet ih anan noton nebo serkali asikonyor chike chebkondok ako bik chechang ih , ingonyor chebkondok ih , komache kokonor chebkondok choton ih , asikobit koribenge, en kenyisiek choton chebo tai chebuane. Ako oret netai ole konorta chi chebkondok chik ih ko koib kou bengiit noton nenekitien ak ak inendet ih ako nechame asikobit konde konoruet noton nekasirchike en benkit noton ih kokonaor rabinik choton asikoige agoi betut noton nemakienge kobaishien rabinik choton.

En kasari ko kokikowalak kot missing oliemuche chi , kolibanda pilisiek, choton Chechik ih, anan ko chebkondok choton chekiache, ago amuun kikwa barak musuaknotet noton nebo kasari ih, kokikobwa tuguk cheterter anan kabilosiek cheterter, cheuu olekilubanto, rabisiek en Kenya ih, anan emet niton, mayani anei kelibanen serkalit credit ih , anan ko debit amuun kokochang'a chorset nebo sirutik, choton cheguget ih en en niton amuun imuche keibenin chebkondok kug komenai at Kai tugul amuche ale kaikai libanetab mpesa kosir nebo debit ih amun mpesa komamuche konam chi sirutik kuk ih ak olelobantaoi.

En iman ih kararan kot missing kayumetab siratik en emeetab Kenya ak kamoswek choton cheterter, en emoni, Karan kot missing ingeyai boisioni amuun toreti , kokaranit koristo nenekitien ak inye , ak bik alak asikobit komarik miannuagik betut naton netam kiumi siratik en olinyon kotam kiumi, missing en kasitab ang'uan, saisiek choton chebo subui, akotam komi karit nenyakoyumi, siratik chuton akobogonde , yoto elenyalu, angomakium siratik chu , kong'eme missing karannindab borta amuun samisitu , nenekitien ak anee ih akomuche koree miando noton nebo cholera anan koaman.

Chinoton nenyigis en emoniton bo Kenya konyalu kerib amun ih , icheket ko bik choton , chemutate, bik choton chelelach kobwa ng'uanytuni askerib icheket ih ko mi chepkerichinik Anan takitariek, chenyalu komwachi ichek ele kitebto tuguk che , cheame ak oleeuata. Asikobit konyo lakuet kokaranan borta ak , komatindo kaimutiet agetugul, angomasib tuguk chuton anan, cherutik choton chebo chebkerichot ih , komuche kong'emak lakuet kotogomy maoet agoimuch kokon kaimut neo missing kasarta noton nekisiche kora angoam amituakik choton, chemanyalu chi noton ne nyikis komuch koterterit lakuet ih, Ako makimit bortanyin missing.

En emoniton nyon nebo Kenya koterter yekelupanda pilisiek chebo bek. Tindo mornet noton nenywanet ih nekilubanchin tukuchuton kerge ak chemung'arainik, kotindo nenywanet akichek en boisionik choton chebo serkali, komiten anan mi kasarta nenyalu ilubanchi ichek aisurut anan ko chebkondok ak boisiet boisiet nekayaun, ako icheket ih ko kikinde mornet yoton neba paybill ih , kobaisien en serkalit tugul ago sikeyai kouni ko amuun serkalit noton nebo Kenya ko kikochang'a chorset ak chelesosnatet neo. Kobun bik choton che sirkalit nito Ako imuch kochor rabinik choton chekiboisien en yu ako makararan noto kot missing.

En kasari ko kikowalak, oliemuche chi kolibanda pilisiek choton Chechik ih, anan ko chebkondok choton chekiache, ago amuun kokwo barak musuaknotet noton nebo kasari ih ko kikobwa tuguk cheterter anan kabilosiek cheterter chebo olekilubando, rabisiek en Kenya. Anan emet nito. Mayani anee kelibanen serkalit credit ih anan ko debit amuun kokochang'a chorset nebo sirutik choton cheguget en niton ako imuche keibenin chebkondok kug ih, komenai at Gai tugul, amuche ale kaikai libanetab mpesa, kosir nebo debit amuun ih mpesa komamuche konam chi sirutik kuk ih, ak olenlibandai.